Enkayieni naji Richard Turere, olarin tomon obo, eewua apa ena ng'eno tolari pe lonkalifuni are otomon okuni.

Ninye apa olarikoni lolosho loljaluo, na magilani apa naleng' tolarrabal. Neeku ore naduo erikoo olosho lenye, naa kememiri si apa amu meji kibelekenya naa eeta nkoitoi nemeerieki, ah kibelekenya na nai aaku osoit eneji eeri.

Kelelek naa keret naleng' intoiwuo amu mitoki na nai aku mpaka pepuo banki alakisho, elelek ake elakisho entoiwuoi eimu esimu. Kake ore ta nai igolikinot natii, naa meeta intoiwuo kumok inkauntini e e-citizen. Ore si nai na mpaka peetae entoki naji smart phone pitumoki aitumia e-citizen, naa kekumok intoiwuo nemeeta nena smartphones.

Ore erikore sapuk ekanisa, naa eji ak Bishop, naa ore naa nai erikore ekanisa na erikore sidai napashari torikoren pookin, amu ninche na outaa enkoitoi naishaa ewang'an, nemetii ilduruki, enkoitoi si naa Enkai. Ore si na nai esiai elelo arikok, na peutaa kanisa, nitau orkerrerri osuji, oishaakinore. Neeku ninche oitau iutarot oduat.

Biotisho esiai ebiotisho, ore ninye lijo naake, kitodolu ajo ashu ewesita tenkaraki biotisho ino, tenkaraki esiai osarge, oltau, duokenye orubat oseseni. Ore naa enkae ore entoki nayawua ena moyiaritin kumok naimu entonota epesho nimiata eniasita. Ore na enkae naa, ketii iltung'anak sapukin oleng' neeku kibidi pe kenarikino pepuo adung' aitadoyio esapuko enye, eimu naa eh oljiim.

Bishop olarikoni sapuk le kanisa likiyata tenamurua ang', naa ninye naa naaji enkarna sapuk duo olarikoni likiyata, eetai kuldo kulie liabori lijo Reverend olpastani kake Bishop naa osapuk tene.

Ore entoki edukuya naa peya entoiwuoi enkerai sipitali, nepoi aipim, neyiolouni enyamali enye, netumokini anoto ebaata. Kake eetae si nai inkoitoi naaji ne first aid tenkerai si naiwuo na nijo enao nkumeshi, ashu enaiterria, etae ake ntokiting' naji ne first aid ,kake ore duo nai toloirobi, naa sipitali na naai nanarikino peyai enkerai amu mifaa pishori irkeek kulo oji loldukai le Chemist ashu olduka.

keloito olosho dukuya tenkisuma e primary amu etaa tenakata etii inkera kumok ormaasay isukuulini naa eneyauni naaji teknolojia atua sukuul e primary nitoki enkisuma aaku ketumoyu teleleki netum oltung'ani kila oltung'ani tee teleleki neeku itoki aitudupaa enkisuma tenguton tiatua irmaasay.

ninche naidimu enkirowuaj inakop nidimu sii orkuak lenkijape tinakop nidimu imoyiaritin nidimu enkulukuoni amu ninche nena daiki naa e asili nayiolore enkulukuoni wenkijape ee einakop.

Kisho olorika oltung'ani kitok tenadolu naa kitabaiki sii enkirorokino ai tenkaina maa kairoroki alakua ore naa enkay oitoi naa kaning tenairriwaa ee ewueji pookin naba nairriwaa.

ore empash, meeta duo naaji empaash sapuuk naleng amu ore eretoto nayieu naa entomononi eton itu eisho aashu ee entua naa ninye naa naaji nayieu eretoto openy kake ore naa piidip atoisho neku naa ore eretoto nayieu neiu entomononi eretoto neyieu siininye enkerai.

keret aitobiyot enkulukuoni naa kitaa sii enkisampuare ee sapuk neyau entoki naji enkitushulunoto oombaa oo enkop kuna naaji biodiversity nitaa sii ina sapuk neeku kisidai nitoki tii ninye duake aaku ore sinche irkeek naa kemiri neeku itoki apon enaduo toki enaduo kiti toki natumi eimu enkiremore amu indim airemo irkeek niirem endaa nimirr pooki nitumie iropiyiani pooki.

ore tene namanya nanu naa keetay olaranyani ajo musa nkonyoyo amu kee kolelatia kake ore naa naaji peeku oloitokitok kirorita netii naa likay oji Timothy opoti ore naa sii naji piintoki aipang naaji toloitoktok laa nye duo naa nanu amanya netii olijo Sanino bless lemelakua ake lormatapato tene netii olikay ojo Selempo otii kitengela netii enkerai najo Nanana natii Ngong tidie netii enkayieni najo Tychicus keret otii iloodokilani neeku duo naaji ketii ilaranyak kumok naleng kake ore naaduo iloibalate naa naaji aipang'u tenaa kaunti naa telulung'ata netii naa olijo Sanino bless ninye duo naaji olaranyani ning'oti naa naaji naa tele kerenget naa le kajiado.

ore enkoitoi nalelek naa tenitumia ntokitin naaji tablets naa kiidim ake naaji enkerai aisumare naa kidimi sii nepikakini nena tablets ashu ntokitin nijo i-pads ee nkiguraritin naa naiusu enkisuma neeku keyiolou inkera ntokitin teleleki amu eniisum naaji nena toonkang'itie ashu toosukuuluni neeku ore iteng'en ormalimui kesioki enkerai aibung amu entoki natadua tiay wueji eimu nena tokitin nijo tablets.

Ilturruri isidan amu ninche itum iropiyiani asioki amu meedo enkoitoi niimaa piitum kuna ropiyiani naa ninche sii meesapuk eishoi ooropiyiani enye anaa inembenki ore naa naaji embenki naa lasima piiyata entoki nijo security aa title inchooyo ashu ae toki ore naa naaji ilturruri nemeyieu ninche nena bora metaa ake duo yie ekiyioloi nelelek kinchori iropiyiani esile teleleki.

kenyiakitia kenyiaka enkibelekenyata ooropiyiani e kenya ailep aa enatoki taati najo exchange rate neeku inyiaka ee duo enkinyiang'are ooropiyiani e kenya naa ee adoyio amu etaa naa teninosie kunda ropiyiani ninjo dollars naa kenya taati dollars kumok neeku naa etadoyie value e kuna ropiyiani e kenya ore naa ina nitaa biashara eer biashara ainyial amu edoyio naa ore kuna ropiyiani e kenya nedoyio aaku etaa peno ninche neeta entoki naidim ataas ore piinepu iropiyiani nijo enchata netaa kunyik intokitin naidim enchata ataasa.

tenkiti wueji etabawua dijitali isukuulini e primary tenkop ang kake ore taatoi dupoto natadua naa ore inkera naata ashu naanoto naa enkisuma e dijitali naa kelio ake kepaasha ake onkera nemeyiolo amu eteng'enikitia kuna kera naata enkisuma e dijitali ntokitin kumok neeku ore naa eng'eno teninche netalala negira alo aaku tenguton.

musa nkonyoyo eeta osinkolio yioloti oji orkodi, ore olikae naa shadrack lakili eji ormelepishoi. netii naa sii ninye Timothy opoti eeta osinkolio oji esupatisho.

ore ene dukuya naa ena code nalakieki, ashu nalimunyeki, nkishu naisnosa ng'uesi amu etaa ketumoyu, ashu kisitaroyu, nguesin naainosa nkishu, ashu kelimunoyu, nkishu nainosa ng'uesin telelki o tesiokinoto. ore enkae naa eimu ena siai naji ene hustler fund. amu ore ina naa enkoitoi nikitumie loan esirkali, neeku enkoitoi ake naai sii ninye nikiret naa tooropiyiani, esaa ninyamal. ore enkae naa ena oitoi nalakieki iltung'anak kituaak, kulo tung'ana oshi ooret sirkali aisho ropiyiani kituak. netaa elelek sii ninche etum iropyiani eimu simui.

etii enkoitoi nalelek te simu naa enaimu ecitizen, ore pee ijing' atu ecitizen nidol ewueji nigero ntsa. ore ake pee iirony ntsa, nidol ewueji nigero driving licence renewal ,ore ake ee ijing ine nikijokini talakisho eimu naa ake esimu. nilakishso, ore ake pee ilakisho nitum naa enkardasi, naitodolu ajo intang'ejuko, inkardasini oo garin, ore naa teine nidim aitagejuko e gari ,ore nena aordasini inonok nintang'ejuk baada olari aashu ilarin okuni.

ore osupuko tenakata naa kenyorr esiai eunore oondaiki nijo enkano nijo irpayek nijo taake intokitin nijo ee ormajani aa enatoki naji coffee ninche duo naaji enyorr tenakata osupuko naa ore taate entoki nayawua nena naa amu kegira tenakata irmaasay siinche aibelekenyakino esiai enturore naa entoki enkibelekenyata oloing'ang'e neeku ore tenakata inoshi siatin nikiasita eramatare oonkishu negira entoki naji egira enkijape aibelekenya neeku meekure duo naaji enyorr inkishu neeku etayiewua ning'oruni inkulie oitoi naatumieki imali naa ore taatii ina naa enkoitoi nabo naa enturore.

kanyoraa ajo ore, eretoto esipitali naa enetipat, amu ketumokini aatujuru entasat we nkerai aatayioloito ajo kebiyot. neeku mesidai naa teneng'uikini meshomoito nkang'itie, naa ketum ebaata ana first-aid amu keripi. ore duoo entasat naoo. ning'oruni enkoitoi naiboori. ore sii ninye enkerai tenedoli ajo mme bioto, neidimi ake aishoo olchani, oret ake tiaraka, naa kayiolo taa ena anaa entowuoi, amu kaatae orkekun nanoto eretoto naijo ina. naa kidimi aateen entasat enkoshoke. naaji teneeta nena leyiat. kake kemenaa iltunganak kumok kake kesidai.

ore nkera kumok naleng' naa natum oshi eretoto, enkusuma esukuul, naijo kuna universities naa mitoki naa atum enkisuma, ore ake pee eitasheyieki iropiyiani enye naa mitoki aatum enaduoo kisuma, neipang' inkera neeku meppuo naa darasani. amu melaa naa ropiyiani, nemetum ninye ake naanya, nemetum inaalakie nkajijik natii. amu elak naa oshi sirkali nena ropiyiani pookin, naa ore naa naji enkoitoi naidim sirkali ataasa pee eret kul tung'anak naa pee, eitaa ore ena laare ekuna ropiyiani, ashu kuna ropiyiani, netii atua sheria. pee mitoki aata, sheria agilunore too nkotii.

Ore o ledukuya naa Stephen letoo le citizen ore naa toonkutukie ormaasay netii oltung'ani oji Emannuel kisemei le mayian netii naake sinche kulo kulie le kuna social media nijo kwa mfano Sangida mwenyewe ninje duo oolimu ntokitin enaa enayia.

ketaboluo metaa ketaa enapi ilolan sapukin orkumok toomukokoteni aalang enanapieki apa isirkon ore sii enkay naa ketaa tenakata kumok iltung'anak etaboloko iltung'anak kumok naleng metaa eeta imukokoteni mekure merisiore tenakata imukokoteni ee isirkon ootay apa neeku etii ina kibelekenyata ore naa enkay idim ake naaji osikiria nekikwet aing'ataa enapita ilolan ashu esulaa tii ninye alang naa enda akore enda emukokoteni naa iyie naa oitore metaa mikiindim akwata atung'uai ashu miidim airraga nesulaa openy meteleku naa ake tenikitunuta naake siiyie nisulaa.

Mayiolo naleng' emurua duo naing'ua kake kayiolo ajo olaranyani lolosho loljaluo, metaa ilosho loljaluo eing'ua kake maitoki naduo aor amu elala na sinye olosho loljaluo maitoki aor ajo ka kaunti, ka constituency ,ka ward ,ashu kaa location ,maitoki ayiolo nena. Kake ayiolou ake ajo olaranyani loljaluo.

Kamaa enasimu eh kebayaa memory enye? Kebayaa entoki naji ram? Kayietiu ninye esiai e kamera? Kaji toii keeta ninye nai warranty metaa enelo paiminie ashu paiturraa naa keeta na kebaya ah enkata nai naata kebayaa enkata ina warranty? Kamaa orbetiri kebikie enkima enkata nabaja? Naa kelainini aja eeta enasimu? Na kidimayu enasimu pishimie intokiting' kumok? Kebaya ah duo memory enye internal enake mpaka pepiki entoki naji memory card?

kelelek tumoto e mbolea oonkishu neeku meeta gharama sapuk ore sii ina polea naa keitoki itopirr enkulukuoni nitobirr neeta toi ore toi e mbolea oonkishu naa indaiki kumok ing'uaa ntokitin kumok enya enkiteng naing'uaa ake ee ntokitin kuna tokitin naipiru enkop neeku eshukokino enaduo toki atua enkop enaduo piron enaduo toki nainasa enkiteng eshukokino aka atua enkop.

eimu enkoitoi naji ene bank applications ashu app em bank naa ore naake piimbung'ie ena simu ino account ino eimu naa ena app nimbung'e we simu ino neeku elelek itum iropiyiani embenki tesimu ino teleleki ore sii enkay oitoi naa eetay codes enaa naaji esile iyieu niya neetay inamba naa kiwosh ake te simu nikiutaki enkoitoi nitumie iropiyiani embenki itonita ake tiaji ashi tewueji akeyie pookin nitii.

kebae sidai oleng' teneeku naaji kaata orkitari lai openy loo damunot, paa tumoki naa atujuro anaa ng'ologi amu etaa oshitata ilepua ena moyian oleng' ,neeku kisidai naake teneeku kipimita i naake ake iltung'anak aaduaya idamunot enye naikunono, naa inakata sii pee eneyiolouni naaji iltung'anak ajo keeta enyamali nesiokini aret eton etu edaari naa enamoyian.

ninye enkoitoi nalelek nalakishoreki iltung'anak pooki le kenya naa ninye sii enkoitoi nalelek naiturrurie sirkali iropiyiani enyenak kuna naasotu neeku ewueji nebo epuo iropiyiani mitoki aidapashari amu tenidapashari naa nijia ake etiu enkinasata ore vile enidapasha esotunoto naa nijia etiu enkinasata.

Erishata olameyu arashu erishata egoloto, amu ninye na nai idimayu pee itotii kuna enaramatare, na inakata si mitoki ing'uesi apuo neelakwa ing'oru entoki nanya. Ore si ena neeku ore egolon kiti naata eng'ues, nimitoki aku eitumia telototo ewueji nelakwa.

Kifaulu tukul teneyieu. Amu keeta sirkali imali naasishore, terrerren inasiai enkisuma edijitol, neeku ore ake nai peeku etonyorrayie sirkali aas, na keas teleleki. Etiu ake ng'ole enaa enang'ole siai eh CBC,ashu ena e junior JSS, Junior Secondary ,amu etesheta sirkali idarasani tekila sukuul natii Kenya, tenkaraki naa inasiai e JSS, Junior Secondary School. Neeku kidimayu na kifaulu teneyieu.

kesioki ayiolou enyamali enetii nesiokini aitobira ina nyamali ildakitarini ore enkay oitoi naa ketum entasat eretoto pookin naba enayieu eiteru esiai oondaiki naanya naaret ninye ore naa enkay naa kitadoyio naleng batisho natii esiai eishoi metaa neyiolouni enyamali nee nitobiri nee nedoyio naa batishu natii esiai eishoi tentomononi o tenkerai ena natii e nkoshoke.

kelelek airtel oleng amu ore olaini kelelek enkinyiang'unoto, kelelek olaini le airtel amu, ore eoshoto enye naa iropiyiani kunyik enya, pee iosh esimu ino, nidim ake naaji ore tesiai e internet naa kesiooyo, ashu kesioki internet ore too mpisai kunyik, nitum entoki naji bundles kumok naleng'.idim anoto bundles le wiki, lolapa too mpisai kumok naleng. naa ore airtle keeta entoki naji unganisha ,neeku iro ake wele, nitiuu anaa iloshi tunganak ooboita. naa entang'amu a airtel amu ninye olaini olelek sidai.

Kalo abaiki customer care ,ashu kuna naaji M-PESA shops ,tesiokinoto palaa aas replacement ashu aitoki aitayu elaini ake teng'ejukishu, amu ore naa eimu lelo dukai neikeni ilo aini apa le iloaini oimina, nekintokini aisho likae aini nena amba ake kake ikeni naa elde. Neeku lelo tung'anak nai laret tenkoitoi esiokinoto.

atonyorayie enkariyiano nanotoo nkera anaa enatoduaa te nkisuma,o ntokitin pooki naatayioloito te ranyare, telimunoto oolomon, natonyorayie sii sukuul te mponaroto, ee tenchatata nashetititae, eetae idarasanikulie, ore duoo naaji tening'or sukuul openy naa kitishipisho enkong'u.

olashe supa oleng jio mira supat ara siinanu supat maata enyamali isupati olmare lai naasupat emurua etashaikia yiook aatooshoko amu aitoomonita te masho naata ntarikini ong'uan e ele apa liong'uan nagira aitoton ilayiok neeku aitoomonita oleng wou mataa tenebo pee kiponu aashipakino ina masho tenebo.

ore enkoitoi e dukuya naa indim aa e citizen nee ore piijing e citizen ni apply to registra enkibelekenyata oonkarn aashu ake naa piingerr ake duo application eimu empalai naing'ua olaiguanani ning'oru lijkay tung'ani oyiolo ina kerai nees ee declaration a aashu ainosu ajo eyiolo naa ninye ena kerai naishooyo kitambulisho ai oo ena original birth certificate ena kerai nayieu naibelekeny enkarna neeku ina naa naaji enkoitoi naibelekenyieki enkarna enkerai natoiwuoki naa enarikino sii nibelekenyi ena arrna tiabori ilarin aare eitu egiroo ilarin aare.

Eunoto orkeek eimu olturrur apa oji Greenbelt Movement, weng'oroto natang'oroyie entim e Karura. Natejo apa sirkali aikonyaa, neitashe enatasat ang'oroo. Neeta si apa eimu na inasiai pooki naasita, eunoto orkeek weng'oroto entim, neeta apa prize naishinda apa inatasat tenkaraki naa inasiai enye.

kaata esaa naa ninye oshi ainyototore naata esaa naa ninye airurare ore ena saa eton aa ninye ainyototore mpaka ena saa nairurare naa ninye aasie siaitin ainei oo naa ore ake peebaya enkata enteipa ebaiki naaji esaa saa nabo enteipa netaa naa naaji enkata nagira ayeng'iyeng'a mpaka ade esaa nalo naa airura neeku ina oitoi oshi nanu aitorisie injo ainei metaa maamitiki injo ainyiototo aasisho taisere osiaitin sii ainei metaa maas isiatin naleng o metijing'aki esaa oonjo.

kang'asa aiwuang'ie inkeek pookin nemishaa kake mee irkeek taa inkeek inkaitubulua nemishaa petii olchamba ore ake piidipi atudung nena naa natumoki atuturo tolterekita ore piidipi aatuturr neoshi isaanini ashu kune wuejitin neewunieki endaa nitobirakini ineewokie enkare ore piidipi nena netumokini aatosh ingumot tenaa irpayek aunito netumokini taata aatunukai irpayek ore ake peenukari ninkinterr enkisiai enkitookore nebulu enaduo daa niterr taata esiai eramatare enaduo daa abulaa.

Keyai tenkiroshi na keshipakinoi oleng' osirua le nkerai, naa ore enkoitoi nashipakinoi naa kenyai emasho, neshipakinoi, neyieng'ishoi ,nipotishoi ne netumo iltung'anak einoto enkerai.

Keipotishoi, neyieng`ishoi, neeyirishoi neshipakinoi osirua neranyi neeh, Ore pee eeku teipa eeh neiturruroi ore iltasati leilo porror oyemishi ashu iltung`anak leilo porror neisho entomononi natorikuoki ashu nayamaki nedung`oki enkarna orpayian neoki inaishi nemayiami enaduo kerai nemayiani ina kiama ilo porror.

Orkitok supa oleng emira supat ara sii nanu manyamal pii ee pole taa amu aatoshoko aata naaji olakuyia lai laoshokito najo naa ronya esimu natum kuna inonok neeku pole tenkaraki ina kake sidai sii kitang'amarote.

keishaa niyata application eina benki ino ,neishaa sii pee iyata entoki naji email ,pee iidim naake atangamai kulo tung'anak lena benki, neishaa sii niyata inamba esimu.e equity ashe eina benki ino. pee itumoki atang'amai esaa niyieu eretoto. meteleku naa naaji netegolo ,netu itum eretoto naa idim atabai e benki, teneitu iidim too naduoo oitoi natolimuo.

keyawua inkebelekenyat naapasha etii isidan netii intorrok amu ore taa tii isidan naa ore ene dukuya naa ore tenakata ilaramatak lijo irmaasay naa ketaa kenotito aayiolou enkay oitoi natumieki imali aashu indaiki entoki naji alternative livelihoods nijo enkiremore naarri nemeyiolo irmaasay ore enkay naa kipang'unyie tenakata esiai oontasatik aahu intomonok enaa iltung'anak siinche oidim ataa loidim aing'ura ilmarei arashu ataa bread winners ee tenkarake esiai nijo kepuo inkibaruani ore taata piinepu enkang ng'ole nataa metii inkishu tenkarake ilameitin nipang'utua intasati aapuo inkibaruani neeku ninche naitoti ilmarei ore naa enkay oitoi naibelekenyie nemesidai naa ee keyawua osina amu inepu iltung'anak apa oota inchoki kumok niting'o nena shoki tenkarake olameyu.

ore enkoitoi e dukuya naa enjing'ata e kanisa aa ninye nikintayiolo ajo meetay oltung'ani obikoo ntarasi naa ore sii esiai e keeya naa enaimari iltung'anak pookin ore ene are naa enyorraroto tenepuku entoki nijio ina ninyorraa ajo ketaase nee ore ene uni naa peyiolou oltung'ani ajo asahu peeyiolou olosho ajo meeta enkidimata naidim aiboi oltung'ani ashu enkishon oltung'ani miidim aishoo nimiidim aitau.

enyorraroto ajo ore enyamali naa entoki e oshiake meeduo entoki ina napaashunye nemetii oshi enatii naa oshiake ore enkay naa eyiolounoto ee ajo ore enkishon kelo ake dukuya etii nyamaliritin ometii kelo naake dukuya ore ene uni naa paayiolou ajo ore naaji nanu enaa olee naa nanu ing'orita ormarei metaa mifaa paitashal enyamali yeyote nalotu ore ene ong'uan naa enjing'ata e kanisa naa ninye nikiteng'en aisho enkay guton tesiai oo enkirukoto naa kekiutaa sii ajoki kidimayu ore baada ore enasuju enyamali naa esikarr.

akilo ake naaji ewueji neji cyber natii internet nijing ena naji e citizen ore naa eimu eretoto ele openy ena cyber nikiutakini enkoitoi nitumie kitambulisho teleleki aataa lazima ore naa naaji na lazima piintodolu ajo ira oinoti le kenya nintodolu toonkardasini inonok nee ore naa enasuju ina naa ekitum kitambulisho ino eimu ashu enkipande ino eimu naa ina internet.

keya nikirikino entoki naji password neeku naa miindim naa atijing'a tening'as naa aituraa password ino ore enkay naa keya ake siininye nitanyamalisho esiai e internet amu kebelibel naatake siininye ina eya ake neeta isaai naa nemegol ore ene uni ne ketii ake ntokitin nemiidim naa siinye e citizen ataasa aa ore taa naaji enkoitoi nijo enenkipande naa lazima piintau form ena oshi nayayieki irkimojik neeku lazima naa naaji piintoki adumu ina aya ashu lazima piitokini adumu tine aayaki DCI neeku miidip naake siinye intokitin enyenak pookin tina saa lazima ake piitoki siininye aata iwuejitin neeya.

meeta oshi taata indaikin nemeyieri toomashon keyieri irmusheleni neyieri inchapatini neyieri irgalin neyieri impoga neyieri inkiri meeta entoki nemeyieri neetay ir matunda neetay hoo nemeyieri lelo neetay toi kuna impooshok aina aina nijo miinchi nijo njahe neeku indaikin duo naaji kumok naapasha ninche eyieri naleng too supukuni.

Ore ene dukuya naa pee eyiolouno ilmareita pokira, aaku edumunye naaji ele marei nelo idia ang nelotu sii ninye lido nelotu nedol ena. Ore pee idipi ina nepuoi aanya enkaputi, teidiang duo naing`uaa entito nepuoi aadung nkishu neji ena toki itayuni. Newoshi ntokitin pookin mpaka ilkarash neishopi ena ang. Ore pee iipi neyai duo kuna tokiting naayai idia ang idipaki naa aatudung. Ore naa pee etum siininye idia ang, ore ake pee eeh, neishop sii ninche entito enye ninyiang`aki ntokitin naaba na ninyiang`aki nee niaku taata etaa eteretena. Nerreteni idia tito metaa tayari nereetena sii ninye olee tena, ore ake pee eeku pookin tayari netumokini ainosa naa emasho aashu ena kiama aitoisho.

ore enaituruku naa peeng'asa ninye aitisip ajo ee ore entoiwuoi pookin entomononi pooki natoishe wenkerai neyakikisha ajo ketusuja enaa enaigerokitio metaa elotu sipitali enaake enaa enaigerokoki ore ene are kidim ildakitarini aatusujai intomonok naatoishote tenebo onkera nkang'itie enye nepuo aadol enegira hali enye aashu biotisho aikunari.

ketii paybill naa ninye eitumiai piilakie iropiyiani neeku ore naake piijing e citizen nibol enewueji oorpolisi aashu enewueji duo e DCI naa ninye nikincho ina toki naji good conduct ore ake piijing ine nikiutaa eninko enilak iropiyiani nee nipik ina paybill nikirriwaki naake orkilikuai ajo italaa.

Ore esiai e ramatare oo nkishu amu ninye orkuak obo lang loo ilmaasai neitudupari esiai e ramatare metaa ore eramatare naa ntoki nemeiting. Ore eeniare naa mashon aashu ntaleng`o naajai eeh ore te nkitaanyanyukoto naa esiai naijo eunoto, esiai nkipaata esiai o lng`esher amu lelo naapa ilkuaki loo ilmaasae. Ore ene uni naa eeh enkoitoi naiteng`enieki iltung`anak kulo tung`anak botorok, ninosakini iltung`anak oti ntokitin apa naasi pee etumoki sii ninche aatusujai.

Enkinyiang`unoto oo n`daikin naapaasha aa ore taa naaji poki kata pee epuoi aijiang`isho inyiang`uni in`daikin, ninyiang`uni n`daikin naapaasha. Etii irmusheleni, etii nkurman , etii nkanoi noo irpaek, ninyiang`uni mpuka napaasha ninyiang`uni irmatunda. Ore sii inyiang`uni nena nemenyai en`daa nabo aiulokino kitapashipaashi, ore taata pee enyai en`daa naje taata, nenyai enkai lido likae kekun ashu tenteipa. Neeta enkolong nanyai ilmatunda, neeta enkolong naitobiruni intokiting naoki te lelo matunda. Niaku duo naaji iyapare ake aaku meeta entoki nintong`orita too n`daikin naaji naanarikino ninyia.

Ore nkaratik kumok amu ore naa yiok ilaramatak lena kop, nikimbelekenya enkop ang metaa enaasieki esiai oo ng`uesin. Ore naa eimu ina siai eramatata oo ng`uesin naa kelakitai iyiok eimu entoki naji conservation. Ore naa elaki iyiok neimu irropiyiani e benki. Ore naa ee enoto iltung`anak kumok naleng ina retoto e benki naa ebenki taa doi e Equity naa eshipakino naleng iltung`anak ena rishata etum kuna ropiyiani. Amu epuo naleng iltung`anak kumok aaku etumito irropiyiani te nkata nabo netum aasishore too ilmarei lenye.

ketoponari tukul amu ore ee etaa ninye kumok isipitalini tenkop neeku etelelia inkera kumok naleng naa peeyai isipitalini ore enkay oitoi nenotoki oshi taata entoki naji kuna community health promoters laa linche kulie ooku olang'et oitutum entoiwuoi ashu entoiwuoi wenkerai oldakitari ore sii enkay oitoi netaa oshi taata ees isipitalini entoki naji community outreach neeku badala napuo iltung'anak sipitali nenyiku ninche ildakitarini aaponu enetii iltung'anak neeku ore tina oitoi netum inkera ee embaare ashu eretoto teleleki.

meitalakuni clinic oonkera tenamurua yiook nekitii neeku ore ina naa eretoto ake naishoritay inkera amu ore isipitalini pookin naa naaji akeyie ine serkali nemeeta entoki naitalaku tenilo mekitabaki aa ira enkerai kiti nai e clinic ashu ira oltung'ani aa kitok.

eitu aikata itumia amu kaata enkang ai niaku nang'uarrita paaya kuna ajijik naaji boma yangu naashetita naa serkali neeku ee mayiolo naaji mara arriyia naleng tine amu entoki naa nitu aas.

ore apa entoki naasi naa kesajishoi aasaj entarei naaji nemeeta ...nemeeta eleyiata entarei naji sinyati nee naa kepeji taa tii ina tarei kake enkerr toi mee entarei ake duo enkerr ore ake peepeji nee neomonokini Enkai ore ake piipirr ena song'ouna ena kerr piipirr enkai ina puruo naa ke kejokini iyiook duo toonkatitin aashu toonkatinin enaa enainasakini yiook nemeeta ajo enetogiroyie inoolong eitu esha.

Eeeh kadumakino naaji tolorika, tenadolu oltung`ani kitok olotu ena saa atonita nanu tolorika. Amu ninye enkajit, ore enkae toki naa eeh pee ore nai teniro nemadung`oki ilomon arashu nemaidaki airo irorita kaanyu meidipa pee atumoki airoro ashu pee atumoki atooliki. Ore enkae oitoi naa entoki naji orng`asak, ore orng`asak naa miidim atabuaki oltung`ani kitok airoroki eloito. In`dabaiki enkaina arashu iwuang`aki naaji aa iyie oimita enkoitoi, niwuang`aki airoroki. ore naa sii naaji enkae naa pee minchakarrare, minchankarare nimiyarare naa ining`u sii enikijoki, ore ining`u tenelo sii naaji pee kirriwaa nisuj enaa ena nikitiaka.

kajurru imbaa aashu kaiteng'enare imbaa pooki naasita amu inakata eeku meeta akata enkolong najo kateng'enikia ena toki neeku kayiolo pii neeku agira ake aiteng'enare enaa nkolong'i ore sii inkulie enkay oitoi naa kaikilikuanisho amu ejo oshiake irmaasay melit elukunya nabo neeku ore naa ias entoki ore duakeyir iyata enduata ino niata naa induat orkulie tung'anak arashu eutaroto e likay tung'ani ashu kulie tung'anak ore enkay e are naa pee maure naaji engoloto yeyote arashi engoloto pooki naba enaata ina siai aasita kaas ake etii engoloto poki naba enatii.

ketii ilaiguranak lempira ee musan oyioloi ore taati ileme musan oleng netii lijo Dennis oliech oiguran apa erishata e dukuya ashu kulo naa naaji oiken engol netii likay apa oji Mariga olalashe lenye ojo Wanyama oiguran te katikati ore nooshi taata netii orkijanai oji Erick kapaito ake sininye naaji oiken gol netii likay oji lenkupae oiguranita tena kata laa det etayioloki ilo netii olikay ojo baja baderr ake siininye laa det ninche tenakata oiguranita o lenkupae tenteam e kenya.

Kabayie det amu abayie ilapaitin aare oima, na ore entoki nasujita na eutaroto natii ebuku e klinik, enashi naishori enkerai tesipitali eneuni, neeku inabuku narikoo ashu nautaa ajo kanu, kaa olong' ene klinik kakwa kanyioo eudi tenkolong' naje, intarikini naaje. Neeku ninye nautaa mpaka kenya enkolong' naidip.

keng'amuni tenkoitoi naa sidai naleng amu ore tolosho lormaasay naa ore ake peeyemuni entasat neng'amu oladuo marei otijing'a nimalare nishori inkishu nishoru inkarn ore taata ne ore nena kishoorot naishooki nitaa nabo siinininye inang metaa ore iladuo tung'anak lemeyiolore neeku ninye naaji meeta iltung'anak oipoto inkarrn kake ipotore kuna tokitin naishorote aa nkuon aa ntare aa nkishu intokitin akeyie pookin naipotore aashu naa naimalare.

ore e citizen naa piibelekenyi metaa mitoki aaku ene internet ake duo openy eetay ake nai siinye code naitumiay nijing ake e citizen tesimu pee mitoki aaku iltung'anak ake loota kuna simui sapukin ninche oidim aatijing ore siinche enankae kumoki oltung'anak oitumia isimui kutitik neeku eyiolo ake siiniche atijing ena toki naji e citizen ore naa enkay naa piitalalay esiai e huduma centres peeng'asa ninye aaku etii kila constituency nedoyio alo kutoka constituency nedoyio omeshomo Iwoodi amu inakata neeku egira esiai aashu eretototo esirkali adoyio ashu abaiki iltung'anak otii abori.

ee, keidim netum eretoto, too benkii pookin amu etaa ninye benkii kumok. neeku ore ake nai iltunganak keidim aatorikinoto kuna benkii, anaa eneba ake toomurua, neeku etum adake pookin ena retoto, teleleki, ore sii naji teneponari nena benki, nitoki aaku eeku ankata dorop oleng intumia itii ebenki, amu eya naake ninepu ebenki naitururokinoi, neeku eya iltung'anak enkata naleng' nado etii ebenki nabo. neeku kesidai ake eneponari.

kelelek itum e retoto eimu ena toki naji e citizen ore enkay toki naa meeta naa naji gharama sapuk e citizen oreenkay toki naa meeta naa naaji gharama sapuk amu esimu ake ino intumia ore enkay naa kewong naa imbaa aeyenak amu idalta poki toki naa niyieu niyiolou ee ore naa naaji enkay toki naa ketelelia ee piitum entoki naji enkiteng'enata aashu piiyiolou piitum eng'eno ina toki naba pookin natii inewueji.

facing mt kenya ,ee petals of blood, river between ,the river and the source, coming to birth .okulie kumok ake.

ketanyuaa sirkali ajo aitoris enkisuma, e digital too muruan pookin. kake eton naake ibala. ajo ore sukuuluni kuna natii ntaoni naa ninche naanoto te lalai o twsiokinoto. neeku keyieu naaa naji nenyok sirkali paa ore iltunganak oolakua naleng, netum sii ninche anaa enatumito ake sii ninche kulo otii ntaoni.

esimu najo iphone 16 promax ,amu esimu siddai esimu naibung' network aitobiraki, keeta entoki naji ram sapuk. neeta sii memory sapuk netaa ishumie ntokitin kumok, naa esimu sii naaji naa idim aibung'ie entoki naji ipad naai ina ampuni kwa mfano laptop naji enaa ketii. neeku anyor nanu ina simu.

eitu aikata nanu aipim ina moyia, ho nayiolo ajo kenarikino naa kipimi anaa nkolong'i ashu anaa ke.kake eitu naa aikata nanu aipim.

kaitagol tau ajoki eee kishuonoyu ina moyian na keeta oshi tata ene kawaida meeta me ntoki duo nagol netae si embare enye meeta ina naaji enkoitoi naidim ataretie nailejilej, naingura enake, niaku aitagol, naitakwenie, naitiship pee eitayu indamunot ,pemiaku taa naji oltungani ongira inadmunot apeta.

tenidol irkurt liatua enkop etaa kumok naleng tine wueji netii osunyai aashu naa naaji enidol ajo eneim enkare arashu enibukoki enkare nemekure aashu neebik tenkiti kata itu naa iiting ina are eton ake etii shumata ilo sunyai nitodolu naa ajo etaa eunoyu inewueji.

Kaikilikuanishore ajo kaja ikununo osesen lenye naa kaikilikuanishore sii nainining abaraki naitodol ajo kanyorr naa kabuitare enkata pookin enyamali o tenkata e sikarr naa naitadol sii ajo ore engoloto neme enenye openy ekibuita toonaimarita.

ee keeta dupoto amu ore nena kadii naa meeta naatii enimintainyie iropiyiani aa te agent arashu tembanki neeku nena kadii aitumiya nena agents enilo aitaunyie iropiyiani ore sii esidano e nena kadii amu ee enkoitoi naa nibaikinyie embank ino itu ibaiki embank ninye kewon.

kepik inyamalitin oltungani idamunot, neeku mees oltungani esiai anaa enaishiakinore, ore enkae naa ekinyau naaduo, ekintau tena oitoi esiai nitii, neeku naa mekure aa esiai naa naai ingorita etaa ena nyamali ing'orita. ore enkae etaa meekure iyasita esiai. ore ak pee elotu enyamali, meekure aa enaduoo siai iyapare, etaa ena nyamali idoolta too nkonyek meekure aaa esiai.

ayalare eilata naji sunscreen aashu enkay ilata akeyie pookin naibooyo empejoto nikipej enkolong nijo kuna tokitin naijo sunburns ore naa enkay naaji naa piinchop imiwanini peeku naa mikiarr enkolong ee nkonyek ore enkay naa piijing naa naaji oloip peemeku siiduo tenkolong intashe naleng amu ore ake itii oloip nitumito ake enkolong itii oloip.

ore tisipu ajo ore kila esiai naba enaa nayieu naas, natipika esaa enye, metaa meeta esaa nikinepu, ashu meeta esiai nanya esa enkae siai, metaa idip ake nilo enkae ng'ole nitipikaka enkae saa.

Emoyian oloiroibi ee emoyian e nkoshoke enorgoo aa nijo taa naaji ee pneumonia neeku nena taaduo naaji imoyiaritin natii enakop tee tesapuko.

meeta enemaasie esiai atii ang aata enkopis meeta enemaidim ataasie esiai amu ore inkishu ing'oruni nemigel ajo kaji itumie ashu kaji esidai ning'oru akeyie te pooki wueji nindim anotie.

enkisujata oonkaik oo ninyok naa naaji apal aaku mimbung'ie inkaik enkomom ore eniare naa ore naaji piiyasing ashu piirrok ninyok aibung enkutuk nena taa naaji inkoitoi nindim aiboorie oloirobi ashu indim naa sii nikiudi naa pee imbooyo ina moyian pee mikiimbung.

iltururi loo ntasati oloorkijenani, oloolaturok maakuti, ashu kulo ake ojo sii ninche iltung'anak aramatak loo nkishu. ilturri le corporatives ashu dii ninye Sacco's.

ake meekure eitoriayu, neku etabolokoki, etabolokoki oltungani pookin, oidim atabolo, ee ore naa naaji entoroni eina, ashu batisho eina naa keimin orkilikuai, aaku metiu anaaishaakinore, amu eeku naa iltunganak kumok aata.